Koree nkitobirata enaa enkigura enkikapu netereto pooki inkera omurua naa tengaraki ana. Kore nkitobirata enkikapu aa enkikapu nanapishoreki. Koree ina nkikapu keret loreren pookin aaku kore ereteto naret nkera naa kore peaku duo nalo nketrai sukuul nenap inia nkikapu anapie duake nkae daa, nkae are sii pemeisumashu naa tenelo aisuma. Kore sii ereto emurrua naa inchi, etereto sii ntomonok tenepo sokonini amu kore ade neaku keeta duake nkulie tokitin nemepiki duake atua nkulie indaki nenapie ina nkikapu, naaku inia ereto naata nkikapuni nkitobirata enkikapuni te muruai aang.

Kore naiko paasish paasishereki scrappers e choo aaku taa pilepunyieki nkishui oltung'anak oisuj inchoi naanji aiko kore peeku ketigile choo ai naas inji narapu nenia scrappers enia choo ai naiturrur tong'ueji nebo aaku taa lolo shumai mabatini sii naiturrur tong'ueji nebo aitalam iwoji duake naaku keasishore iltung'ana pemerr sii duake iltung'ana nemearr sii kulo tung'anak duake loisuj inchooi naaku naikutie nana tokiting paatum naake ailepunyie paatum naa ailepunyie sii biotisho ekuloloituku inchooi amu kore paalo kore paapik inia ake kidim sii duanche nerem iloo loo shumai nearr sidua nena mabatini naaku naa nepik sininche ilkulie baa duake lemeeta naaku nejia taa aiko nanu paa pai paiteng'el nenia scrappers e choo ai potumi ataasishore sii duake ailepunyie enkishui oltung'ana oisuj inchooi naa kaata sii duake nabo telgilata lang eh ketii elgilata lai.